Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũyũ-ĩ nĩ mũndũ nyonaga, nyonaga nĩ mũndũ ũretha marũa, marũa ma kũhingũra wĩra, na kĩndũ kĩrĩa arahingũra-ĩ, nĩgĩtĩkĩrĩtio watho-inĩ wa Kenya nĩtondũ nĩkĩroretwo nĩ andũ a KEBS arĩa makoragwo ho magĩteithĩrĩria gũthũrima indo iria cirendio. Na, mũndũ ũyũ ona ena certificate nĩarĩhĩte igoti na akaheo rũtha rwa gũtũmĩra kĩndũ ta KEBS na indo iria arenda cigakorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte.

Bangaga kũhũthĩra mbeca ciakwa cia mweri na gũkorwo na mbajeti, ũndũ ũrĩa ngoragwo njĩkĩire mathabu. O korwo nĩ irio ngakorwo hena mbeca cia irio, o korwo nĩ kĩndũ ta mbeca cia gũtũmĩra neenda-inĩ ngakorwo nĩnjigĩrĩte nĩnjigaa nĩĩ ndĩciigĩĩte kando, nĩgũo ndigakorwo naa nĩgũo ndigakorwo na ũnyihu mwenainĩ o wothe. Na ũndũ ũcio wa kũgĩa na bajeti ĩ, ũgatũma ngorwo atĩ kĩrĩa ndĩrona kana mbeca iria nyonaga mũico wa mweri ciraa ndiraananga na nĩcirahũthĩka kwa njĩra ĩrĩa ndĩrenda na cikandeithia. Kuoguo nĩĩ bangaga kũhũthĩra mbeca ciakwa kũringana na bajeti ĩrĩa ndĩnayo na kũringana na mahũthĩro marĩa ndĩrenda kũmahũthĩra, nĩguo ndikae kũgĩa na wanaangi wa mbeca.

Ĩĩ nĩngoragwo na mũbango wa kũrĩa irio mũciĩ. Nĩ tondũ ndonire irio ingĩ kwanja nyama ici nĩndĩrathiĩ hathara nene. No ũrĩa njĩkaga nĩguo ngorũo nĩndĩrarĩa irio mũciĩ na nĩndĩraa, na ndĩna ũma nĩngũrĩa mũciĩ, nyumaga mũciĩ itarĩ na mbeca. Ngakorwo mbeca icio ĩĩ ndigĩĩte mũciĩ. Kũoguo ona igĩthiĩ bara kana thiĩ handũ hangĩ nyende kũrĩa no hinya, tondũ irio nyingĩ iria citarĩ mũciĩ no kũgũra. kũoguo ngakorwo ndĩna aja o ĩ mwe tu - o gũcoka mũcii ngarĩa. Ĩĩ mũbango ũcio ĩ, nĩ ũndeithagia nĩ ũndũ wa kũmaneji mbeca, na gũkorwo nĩndĩramenya kĩrĩa ndĩrarĩa na ningĩ ona kũgitĩra ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Kũoguo nĩngoragwo na mũbango ũcio, na njĩkaga mũbango ũcio ĩĩ nĩũndũ ko ũndũ wa gũtiga mbeca mũciĩ. Tondũ wa gwĩbanga na kwĩrugagĩra irio nyiingĩ, ũgakora taa ndĩraruga irio ciingendindia mũthenya ona no cirare. Kũoguo niĩ mũbango ũcio nĩguo ngoragwo ũguo ũkaahotothia kũiga mbeca na gũkorwo ngĩmenya nĩkĩĩ ndĩrarĩa.

Njĩra cia gũteithĩrĩria ũhũthĩri wa mbara-ĩ nĩta kũ make sure mũndũ ena mbanjeti yake. Mũndũ ona mbeca-ĩ, nĩaramenya mbeca ici ũrĩa aracihũthĩra, tigũkorwo na mbeca ũtacibangĩire. Ta mũndũ ũrarĩhwo mũico wa mweri-ĩ nĩagĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya mũico wa mweri ũgĩthira-ĩ, njagĩrĩirwo gũkorwo na kĩna na kĩna, kuoguo gũkoragwo kwa mbanjeti-ĩ , nĩũndũ wagĩrĩirwo andũ monio na andũ meretherwo atĩ no mũhaka ũkorwo na mbajeti nĩguo ũhote gwĩka maũndũ maku weega, nĩguo ndũgekore ũkĩananga mbeca iria wonete, na nĩguo ũkorwo maũndũ mothe ũrarongoreria-ĩ nĩũrahota kũmeka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mũtaratara wakwa wa wa gũkĩra kĩroko-ĩ, kana gũkĩra o mũthenya-ĩ, njũkĩraga ndarĩkia gũkĩra-ĩ, ngacokia ngatho nĩũndũ wa kũgĩa na ũtukũ mwega, arabu ndarĩkia hau-ĩ ngaara gĩtanda kĩrĩa ngomeire, ũndũ ũcio nĩwonanagia ũtheru na gũkorwo wĩ mũndũ ũramenya nĩkĩ ũreka. Ndarĩkia hau-rĩ ngathiĩ gwĩthamba kwĩyoga nĩguo atĩ njeherie toro na njeherie ũnogu ũrĩa wothe ingĩkorwo naguo. Ndauma hau-ĩ, ngathiĩ ngaruga ngaruga cai, cai wa kĩroko at least ona nĩguo ngĩka maũndũ makwa-ĩ ngorwo ndĩna hinya ĩĩ, ũguo nĩguo mũtaratara wakwa kana ũguo nĩguo mũtaratara ũrĩa ngoragwo naguo o mũthenya ndokĩra. Na, ndarĩkia maũndũ mau-ĩ, ngakorwo nĩndĩramenya nĩkĩĩ ndĩreka thutha wa maũndũ maya maa ma kĩroko, ngamenya haha nĩho ndĩrarutĩra wĩra ũmũthĩ na ũũ nĩguo njagĩrĩirwo nĩ gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, kuoguo ngakorwo nĩndĩramenya nĩkĩĩ na gũtirĩ mahinda ndĩrananga.

Ũndũ ũrĩa njĩkaga hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na wĩra mũciĩ-ĩ, maita maingĩ ngoragwo na ibuku, ngĩthoma gũthoma ibuku, kana rĩmwe ngathiĩ o gũcera mũgũnda kuona ũrĩa kũrathiĩ na mbere, rĩmwe ngathiĩ kwĩrorera njũĩ, ĩĩ ona ona rĩmwe ngakorwo hau mũciĩ-inĩ ngĩtura kĩndũ ta mĩharatĩ ya ngũkũ. He tũũndũ tũrĩa itakoragwo natuo ndĩtũbangĩire, tũu nĩtuo tũũndũ tũrĩa njĩkaga, kana rĩmwe-ĩ ngathiĩ gũtwarithia nduthi, hau nĩ hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na wĩra rũcinĩ. Ũndũ ũngĩ ũrĩa njĩkaga rũcinĩ-ĩ, okorwo ndũrĩ na wĩra mathaa mau-ĩ, no ndĩkore o gũikũrũka ngurumo thiĩ ngone kĩrĩa okorwo ti nduthi nĩ gũikũrũka ngurumo thiĩ ngone ũrĩa mũgũnda ũhana kana ndarĩkia hau thiĩ ngarore mahiũ, kũrora kana mena maĩ, kana irio nĩ njiganu maũndũ ta mau nĩmo njĩkaga rũcinĩ hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na wĩra.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩraruga cabaci, ngoragwo ngandĩte mũtu, ngakorwo njĩkĩrĩte mũtu, ngekĩra iria kana itumbĩ, arabu ndarĩkia hau-rĩ, ngekĩra kĩndũ kĩngĩ ta karatathi igũrũ kana ngongerera cumbĩ, ngongerera gacukari, nĩguo at least nginya cabaci ĩyo-ĩ ĩkorwo ĩna cama, ũguo nĩguo njĩkaga hĩndĩ ĩrĩa ndĩramĩruga ona na arabu ndarĩkia hau-ĩ, ndarĩkia gũkanda mũtu-ĩ, ngatiga mũtu ũcio hanini, o hanini tu nĩguo at least ĩ umbe na nĩguo ũhorere hanini umbe na ũkorwo wĩmũhoro. Ndaima hau-ĩ, ngathiĩ rĩu ngambia gũthiũrũra na gũthondeka rĩu cabaci yenyewe arabu ngamĩkĩra njiko-inĩ kana ngaci-inĩ na ngamĩruga.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ĩĩ, aya nĩ andũ mararĩma mũgũnda, kana kũharĩrĩria mũgũnda nĩ ũndũ wa magetha. Na maratũmĩra theci. Hena gĩciko hau, kũguo no ĩkorwo nĩ mũgũnda maraharĩrĩria kũrĩma, ka ĩkorwo nĩ handũ marenja. Tondũ ona harĩa marĩ ĩĩ, nĩ hakuhĩ na marigũ. Nĩ hena andũ marũgamĩte, amwe mahana nĩ ta nĩ irima nĩ irima marenja ĩĩ. No rĩkorwo nĩ irima rĩa maĩ, kana irima rĩa gwĩka ũndũ ũngĩ. No nĩ irima marenja, nĩ ũndũ gũkorwo hena gĩciko hau, na hena arĩa mena theci. Na arĩa mararuta wĩra ũcio ĩĩ nĩ atumia.

Ũndũ ũyũ ĩ, nĩ ũndũ wa kũhanda mĩmera mĩingĩ handũ hamwe hena mboga, nĩndona hena itũngũrũ. Ũndũ ũyũ nĩũteithagia mĩmera ĩyo kũhota kũgayana kĩrĩa kĩho. Na ningĩ nĩundũ wa mĩgũnda gũkorwo ti mĩnene ĩ, ĩgateĩthĩrĩria gũkorwo kamũgũnda kanini no kahũthĩrwo kũhanda indo nyingĩ. Koguo ũndũ ũyũ wĩna bata nĩundũ wa magetha nĩmaingĩhaga, na kamũgũnda kanini no gatũmĩrwo gwĩka maũndũ maingĩ. Koguo ũyũ nĩ ũndũ ũmwe wi bata mũno. Na alafu mĩmera ĩgateithania na njĩra ya ũkũria tondũ mĩmera yothe haha nĩ ya kurĩo.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa hena maĩ mũberethi-inĩ ũgekĩrwo na na baiubũ ũkahũrwo na njeti ĩyo, na ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura nene, kana hĩndĩ ĩrĩa mĩmera-ĩ ĩrendekana na maĩ maingĩ na gũtiraura, kuoguo ũndũ ũyũ-ĩ, ũkoragwo nĩ mũbaibũ wĩna maĩ arabu ũkambatio njeti-inĩ, njeti ĩno-ĩ noĩthiũrũrũkie ĩkahe handũ ĩgathiũrũrũkia handũ ĩgaitĩrĩria handũ fulani maĩ, arabu hau harĩka-ĩ, ĩgatwarwo handũ hangĩ, kuoguo ũndũ ũyũ wĩkagwo na mĩberethi, maĩ ma baibũ na njeti. Maĩ mau ma baibũ magekĩrwo njeti-inĩ, na njeti ĩkambia gũtiũrũrũkia ĩkĩminjaminjagia maĩ mũgũnda-inĩ.

Rĩrĩa ũreka ũndũ ũyũ-ĩ, no mũhaka ũkorwo na macini, macini ya kũrĩma, na nĩguo ĩhote gũtura mĩtaro wega. Na nĩguo ona ũkorwo na ngarii o ya kũrĩma, no mũhaka ũkorwo ũkĩmenya gũtwarithia na no mũhaka ũkorwo ũkĩmenya mĩcamenti, ũmenye mũgũnda ũyũ ũrenda kũhanda kĩĩ na mĩmera ĩo ũrahanda yagĩrĩirwo gũkorwo na cipĩcing'i ĩigana atĩ. Kũoguo ũmenyo ũrĩa ũkoragwo haha-ĩ, nĩ ũmenye nĩkĩĩ ũrahanda, ũmenye gũtwarithia mũraũ kana ũmenye gũtwarithia gĩkari kĩu gĩa kũrĩma ĩĩ. Na kĩndũ kĩngĩ, no mũhaka ũmenye nĩkĩĩ kĩrahandwo na nĩkĩĩ kĩragethetwo nĩguo ũmenye ũkũrĩma, ũkwambia ha na ũgũthiĩ atĩa nĩguo ndũgakorwo o na nĩ mũgũnda ũromia.

Kĩrĩa kĩrathiĩ haha-ĩ nĩ maitũ arekĩra CAN, CAN mbembe. Ici nĩ mbembe cihandĩtwo arabu cigakũra, rĩu ciĩ stage ĩrĩa ya no mũhaka ciongererwo bataraitha nĩguo cigĩkũre wega, na nĩguo cikũre ciĩna hinya. Ĩĩ kuoguo haha-ĩ nĩ mbembe cirekĩwo bataraitha, mbembe ciahandĩtwo na cigakũra bataraitha ĩyo-ĩ ĩteithagĩrĩria mbembe nĩguo cikũre rĩu wega cirĩ naa mbembe ĩtangĩgũithio nĩ rũhuho. Na, ningĩ ĩkũre mbembe gĩbebe kĩnene, kuoguo haha nĩ kuongerera bataraitha nĩguo mbembe ĩyo ĩkũre wega hĩndĩ ĩyo ũrarĩmĩra rĩngĩ na hĩndĩ ĩyo ũramĩhurunjĩria tĩri kũmĩhumbĩria na tĩri.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ĩĩ, ni maaĩ makoretwo maigĩtwo itangi-inĩ. Maaĩ maya no mahũthĩrwo hĩndĩ ĩrĩa gũtaraura. Na itangi rĩu ĩĩ , rĩna mĩbaibũ, mĩbaibũ yumĩte na thĩ. Na maaĩ mau nomakorwo maumĩte ndobori-inĩ. Kogwo marahũrwo na njeti kuma ndobori, makaigwo itangi-inĩ rĩu, itangi rĩ handũ igũrũ. Kogwo hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩrenda kũheo maaĩ ĩĩ, no gwĩkĩra mĩbaibũ kuma itangi-inĩ, ĩitĩrĩrie mĩmera biũ. Kana ũndũ ũngĩ ĩĩ, no mũhaka ĩkorwo hena njeti, okorwo mũndũ ndarahe mĩmera na baibu ĩĩ, no ekĩrire njeti-inĩ. No mbica ĩno ĩna itangi, itangi rĩigĩtwo handũ igũrũ, na rĩna mĩbaibũ. Mĩbaibũ ĩno ũrĩa ĩingĩrĩte na thĩ ĩĩ, nĩkwonania na thĩ kwĩna ndobori yenjetwo, kogwo maaĩ mau ma kuma ndobori-inĩ marahũrwo makambatio itangi-inĩ. Nĩguo nginya maaĩ mau mangĩendeka ĩĩ, makahũthĩrwo kahinda o gothe karĩa.

Maũndũ marĩa njĩkaga o mũthenya nĩguo ndigĩrĩre nyũmba yakwa nĩ theru-ĩ, nĩ ta ndokĩra ngathabia indo, ngahata nyũmba na ngaara kinya gĩtanda, kuoguo mau nĩ maũndũ marĩa njĩkaga o mũthenya o mũthenya gũtigĩrĩra atĩ nyũmba yakwa nĩ theru. Indo ciothe ciĩna gĩko-ĩ, no mũhaka ndĩcithambie, tondũ ndaga gũcithambia-ĩ, nĩcikũrehe tũnyamũ ta nyenje, cirehe tũmbũki na tũnyamũ tũu nĩtũtũmaga nyũmba ĩkorwo na gĩko, kuoguo maĩ mothe mena gĩko na indo ciothe ciĩna gĩko nĩnjeheragia o mũthenya, na kuoguo nyũmba ĩkoragwo ĩ theru o mahinda o mothe. Makinya marĩa njoyaga nĩguo gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩũrathiĩ na mbere wega-ĩ, nĩatĩ ngoragwo ndĩigĩire indo citingĩrara citingĩrara na citinde ciĩna gĩko. Kuoguo ndaruga na twarĩa kana ndarĩa ũndũ ũngĩ ũcio ũbuataga nĩ gũthambia indo icio nĩguo cikare ciĩ theru ona nĩguo ona mathaa mangĩ mũndũ angĩenda kũruga-ĩ, akĩrugĩre handũ hatheru.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa ũhana gũtwarithĩria mĩmera na ici nĩ itũngũrũ ciĩ haha gũcitwarĩra maĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ ũyũ ũkoragwo na bata mũnene nĩũndũ wa rĩrĩ, ona kwĩna riũa mĩmea ĩyo ndĩngĩaga gũkũra tondũ nĩĩragĩa maĩ o hingo o yothe. Ona itũngũrũ ici-ĩ, citingĩũmĩrwo tondũ ona tĩri ũguo ũhana-ĩ, tĩri ũcio ũhana gũkorwo nĩ tĩri mũmũ na tĩri ũtaraiga maĩ mũno, kuoguo hangĩkorwo hena mũberethi ũrarehe maĩ-ĩ, mũmera ũyũ akĩrĩguo gĩtũngũrũ-ĩ ndũngĩũmĩrwo, kuoguo gĩtũngũrũ kĩu gĩkuma gĩ gĩtũngũrũ kĩnene na gĩtũngũrũ kĩna riri, kuoguo ona ũndũ kĩna riri ũcio-ĩ, ũcio nĩ ũndũ kũngĩtũma kĩendeke wega ona thogora-inĩ ĩ hatingĩkorwo na thĩna, no angĩkorwo gĩtiraheo maĩ-ĩ, itũngũrũ ici no ci kũhoha cingĩhoha kana ona ciũme, no tĩri ũyũ ndũhana gũkorwo wa kũiga maĩ, arabu nĩkũronekana kwĩna riũa kuoguo ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata gũtigĩrĩra atĩ mũmera ũcio nĩũrakũra wega na ndũrathũka.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha-ĩ, ĩno nĩ ngũkũ ũguo ngũkũ ĩno no ĩkorwo nĩĩrahũrwo nĩ iria ingĩ tondũ ona nĩwonaga ĩna, ĩna ironda haha mũkanye-inĩ ĩna kĩronda, kĩnyamũ kĩu kĩa igũrũ ndĩrĩ, hau ritho-inĩ ĩna kĩronda bado kuoguo no ĩkorwo ĩno nĩ ngũkũ ĩrahũrwo nĩ ngũkũ iria ingĩ ciĩ kĩaga-inĩ. Ĩno nĩ ngũkũ ĩrahũrwo nĩ iria ingĩ, na no gũkorwo ĩrahũrwo nĩ tondũ ĩkĩrĩ na guoya, ĩna kawonje kaigana kaburani, kuoguo nĩ ngũkũ, ngũkũ ĩhũrĩtwo kana ngũkũ ĩtaraikara na iria ingĩ, ĩĩ.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩrecirĩria ndona ũndũ ũyũ-ĩ, nĩ kuona taĩ gwĩkũihũru. Ĩno nĩ mbura yurĩte nene kana rũĩ rũgatuĩka, arabu rũrathiĩ kwaraha handũ ngurumo-inĩ, tondũ mbica ĩno mũndũ angĩona kũu igũrũ-ĩ, nĩ handũ hahana taĩ hena kĩrĩma, kuoguo kwaura-ĩ, maĩ mau me kũu igũrũ magaikũrũka gũkũ thĩ. Maikũrũka gũkũ thĩ kĩanda-inĩ ĩ gũkagĩa na mwaraho, arabu makaga gwa gũthiĩ kuoguo macũngagĩrĩria kũgĩa na kĩguo, kĩguo kĩu-ĩ gĩgathũkia mĩmera tondũ nĩwona mbembe ici ciĩ haha-ĩ ciarahĩirwo nĩ maĩ maingĩ, ũndũ ũngĩtũma ona mbembe icio citigakũre wega kana ona cibuthe, kuoguo gĩkĩ nĩ kĩguo kana gĩkĩ nĩ mũihũro, kwĩna mũihũro wa maĩ nĩtondũ maĩ maumĩte kũu kũndũ kwĩ igũrũ magoka gũkũ kũndũ gwĩ thĩ arabu ĩkorwo kũndũ gũkũ gwĩ thĩ-ĩ gũkaihũra ona kana njũĩ ĩgakorwo nĩyunĩte ĩkarehe mũcũngĩrĩra ũyũ.

Kĩrĩa kĩroka hakiri-inĩ ndona ũndũ ta ũũ ĩ nĩ kuona ũyũ nĩ mũgũnda ũrarĩ na magetha , magetha mau maragethwo , kũgwo ũtigĩtwo hingo-inĩ ya riũa nĩgwo kĩmera kĩambia ĩ ũrĩmwo, kũgwo haha nĩ mũgũnda, mũgũnda ũrahandĩtwo irio, na irio icio cikĩgethwo, kwa mũhiano ĩ no ũkorwo nĩ mũgũnda wahandĩtwo ngano, ngano ĩyo ĩkĩgethwo, kũgwo ĩ , no mũrĩmi etereire kĩmera gĩũke, nĩgwo aharĩrie mũgũnda ũngĩ , kana ĩkorwo nĩ kũndũ kwĩna riũa mũno , kũgwo indo ,indo citirakũra mũno, no haha mbica-inĩ ĩno ĩ , gĩkĩ nĩ kĩmera kĩa riũa ,na kana ĩkorwo nĩ mũgũnda wetereire kũrĩmwo kĩmera gĩa kũhanda gĩa kinya.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ ndona ũndũ ta ũyũ-ĩ, nĩndona ũyũ nĩ mũrĩmi arĩmĩte ngukũ, na ici nĩ ngũkũ cia broiler kuoguo nĩ ngũkũ cigakorwo cigĩtwo handũ hamwe nĩũndũ wa kĩndũ ta gũkorwo na mbiacara, ĩkorwo nĩ mbiacara ya mũndũ. Mũndũ akarera broiler ici, cikaneneha akendia na ũngĩona broiler ta ĩno-ĩ, kwĩna ngũkũ nyingĩ o rĩmwe ngũkũ nĩĩhũragwo ĩgatigwo ĩ iki, ĩkarengwo kinya mũrera kana ĩkarwara tondũ kinya harĩa ciraikara-ĩ, kũu mũra-inĩ ũco no ũkorwo wĩna maĩ, maĩ mau-ĩ matũme ngũkũ kinya ĩmunyũke maguoya na hau thĩ, ĩĩ no ĩkorwo nĩ mũrĩmi, mũrĩmi augĩte aigĩte ngũkũ, ngũkũ ici cigakorwo nĩ cia kwendia kana cia gwĩka ũndũ ũngĩ na nĩ broiler, na ĩno ngũkũ ĩgakorwo nĩ ngũkũ ĩhũrĩtwo nĩ icio ingĩ kuoguo ĩgaikara ĩ iki, no ĩkorwo ĩhũrĩtwo nĩ icio ingĩ tondũ nĩ ndwaru kana he ũndũ ĩtarahota gwĩka, ĩĩ tondũ ona nĩnganyanganye.

Ng'ano irĩa njiguĩte kũringana na ũndũ ũyũ ĩĩ, nĩ atĩ ici nĩ ngũkũ. Ngũkũ ici nĩ njirũ, na hena ngũkũ njerũ. Na haha hena ngũkũ ĩhũrĩtwo, yambarũrũkanĩte mathagu mayo. Tokorwo mathagu maya maya mambũkĩte ũũ nĩ ũndũ wa kũhũrwo nĩ ici ingĩ, kana nĩ ũndũ nĩ ndwaru. Kũguo haha ĩ nĩ ngũkũ cigĩtwo hamwe macamba. Tokorwo njamba ici cigĩtwo nĩ ũndũ wa kwendia kana cikaigwo nĩ ũndũ wa nyama. Mũndũ agathĩnja kana mũndũ akenderia angĩ, kana mũndũ akendia ii ngũkũ. Na ng'ano irĩa cikoragwo haha nĩ atĩ ngũkũ ici nĩ cikoragwo na baita mũno. Baita mũnene tondũ ngũkũ ĩno ĩĩ, ũkũmĩrĩithia gwa kahinda ka mĩeri ta ĩtandatũ, kana mĩeri mũgwanja. Arabu thogora ĩrĩa ũkũmĩendia-ĩ, ĩkorwo nĩ ũrona kĩndũ hau thogora-inĩ ũcio.

Ĩĩ no ndirikane hingo ya mbere ndekire ũũ, nĩ bataraitha twaheagwo rĩu nĩgũkua bataraitha kuma haha gũtwara mũgũnda. Bataraitha ĩno-ĩ nĩĩkorwo nĩ ya kũgũra kana gũkĩheo nĩ thirikari, nĩũndũ wa gũthiĩ na mbere na ũrĩmi. Maũndũ marĩa ndagereire nĩguo ingĩkoya bataraitha ĩno-ĩ, nĩgũkorwo kwĩna andũ aingĩ, raini nene, andũ gũkorwo na thogothogo nyingĩ arabu bataraitha yenyewe no nditũ kuoguo ũcio no ũndũ ona ndonire ingĩkaũruta kuma haha nginya mũciĩ-ĩ, ũcio no ũndũ ndagereire bataraitha nĩ nditũ, andũ magagĩkorwo marĩ aingĩ, andũ magagĩkorwo magĩtindĩkana raini-inĩ, gũkagĩa na inegene, ĩĩ maũndũ ta maũ nĩmo ndagereire ingĩkoya bataraitha ĩno ndĩmĩtware kinya mũciĩ.

Kĩrĩa ndeciria ndona ũndũ ũyũ ĩĩ, ndĩrona ici nĩ ĩno nĩ mbata. Mbata ĩno ĩĩ, nĩ ta yona ũũru wothe kana yecirĩria ũũru ũgĩũka. Nĩkĩo gĩtũmi ĩikarĩte ũguo nĩguo ĩgitĩre twana twayo. Tondũ ngina mbata ici nĩ cokoragwo na nyamũ nyingĩ cikoragwo cimĩetereire nĩguo cimĩrĩe. Tokorwo nĩ yaigua kĩndũ ta kĩihu, na nĩkĩo gĩtũmi ĩna hau. Kũguo ĩrarora ũgwati ũrĩa ũngĩkorwo wĩ njĩra-inĩ, ĩhote kũiga twana kana kũmenya ũrĩa ĩgwĩka na twana tũu, tũtigakorwo twĩ mũtino-inĩ. Na mbata ĩno ĩĩ, kĩna mbata ĩngĩ ya kũmĩteithĩrĩria hau, kũngĩgĩa na ũndũ o wothe ũrĩa ũkwenda ũteithio. ĩno nĩ mbata, na mbata ĩragitĩra ciana ciake, kana ĩkorwo nĩ ya sense kaũgwati nĩ yecirĩria kaũgwati, kuuma kũraihu. Kana nĩ yaigua mũgamba wa nyamũ ĩrĩa ĩrĩ ũthũ nayo.

Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tondũ ũyũ nĩ ũrĩithia wa ng'ombe, ng'ombe ici-ĩ cikoragwo cikĩhe mũrĩmi iria, na ningĩ ciĩna iria rĩingĩ-ĩ, mũrĩmi agakorwo nĩarendia iria rĩu, akenderia ndĩri kana akenderia andũ a iria, ũndũ ũcio nĩũmũheaga mbeca kana ũkamũhe kĩndũ gĩa gweterera. Akorwo ng'ombe ĩno ũgakora nĩyakĩirwo wega, ĩna mũharatĩ wa kũrĩra, kwayo kũrĩa ĩrakoma nĩkũrathambio, kwĩna koroga, kuoguo ona ng'ombe ĩno ĩgaikara ĩ theru. O ũrĩa ng'ombe ĩno ĩ theru-ĩ, noguo nginya production umithio wayo noguo ũrĩ mwega, tondũ wĩ handũ hega ũguo-ĩ, nĩĩkũhota kũruta iria rĩingĩ na nĩĩũhota gũikara ĩ comfortable, ona nĩĩgũkorwo ĩ ng'ombe theru kana ng'ombe ona ĩna riri mwega wa mwĩrĩ, nĩ ũndũ ũyũ ũkoragwo na bata nĩtondũ mĩrĩmi nĩonaga iria, iria rĩu no arĩhũthĩre kũnyua, kwendia, na ona gũteithia mabataro make, ona ng'ombe ĩno yenyewe ĩ ona mũrĩmi no amĩendie na one kĩndũ kuma kũrĩ yo, kuoguo ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ na nĩ ona ningĩ nĩũhega ng'ombe ici nĩciheaga mũrĩmi thumu. Mũrĩmi agakorwo thumu ũcio aratwaraga mũgũnda-inĩ na mĩmera ĩgakũra wega.

Iria-inĩ njeraga maita maingĩ, maita maiga ũna. Mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mbeca, kana hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na ũndũ mũingĩ ũrahinga. Na kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo kũu iria-inĩ, nĩ atĩ no wĩke maũndũ ta gũtwarithia mbũti, ũgakorwo nĩ ũrakenerera ũndũ ũcio kuona nyamũ irĩa ciikaraga maĩ, nyamũ ta ta hippo, kuona. Yaani ũgakorwo nginya maĩ-inĩ kwĩna rĩera rĩega, rĩera rĩu rĩa maĩ, kaheho kau, kũguo iria-inĩ nĩ kũndũ kwega mũno. Arabu kũndũ ona mũndũ angĩthambĩra. Kũguo kũu, thiaga maita maingĩ, maita marĩa ndĩna mbeca, na maita marĩa ndĩna ndĩna mathaa mathaa maingĩ.

Ũtaaro ũrĩa ũkoragwo mũciĩ-inĩ wakwa-ĩ, nĩatĩ no mũhaka ũkorwo wĩ mũtheru nĩ ona nĩguo ona kĩrĩa ũrona kana kĩrĩa ũreka-ĩ, gĩkorwo kĩna umithio, kwa mũhiano-ĩ, ndũngĩkorwo wĩna ng'ombe na ng'ombe ĩyo ona ndũramĩhe gĩa kũrĩa, kũrĩa ĩrakoma ndũrona ũrĩa yaani ti handũ hega, kuoguo no mũhaka ũkorwo wambĩtie gũkorwo wĩ mũtheru, ũkahakikica kira kĩndũ kĩrĩa kĩ mũciĩ-ĩ nĩ gĩtheru, nĩguo ona ũkĩona kĩndũ-ĩ gĩgakorwo nĩ kĩndũ kĩega, kĩndũ gĩtheru nĩkĩheaga mũndũ kĩndũ, kuoguo ũcio nĩĩ ũcio nĩ ũtaaro ũrĩa niĩ ngoragwo naguo gwakwa, weka ũndũ no mũhaka ũndũ ũcio wĩke ũndũ mũtheru. Ona gũthiĩ kũrĩma-ĩ, ona theci warĩkia-ĩ no mũhaka ũmĩthambie nĩguo weherie tĩri ũcio, nĩguo ona ndĩgagĩtuĩkange nĩguo ona ĩikare kahinda kanene, kuoguo ũtheru ũkoragwo wĩ ũndũ ũrĩa ndaraaga mũndũ, atĩ ũtheru no ũteithie nginya kũiga mũno kĩrĩa wĩnakĩo onokorwo nĩ kĩnini atĩa, kuoguo ona mũndũ ena mĩhango mĩingĩ atĩa-ĩ, no mũhaka atigĩrĩre kĩrĩa atũmĩra kana mũciĩ nĩ gũtheru nĩguo one umithio, na na umithio ũcio ũkorwo nĩ umithio mwega.

Ihinda rĩrĩa rĩega mũno gũcera kauntĩ itũ ya Mũranga-ĩ, nĩ ihinda rĩa kuma mweri wa kenda na mweri wa ndithemba. Hau nĩ he mũndũ ũrĩa wĩ kĩo mũno tondũ hingo ĩyo-ĩ, kwĩna kahũa kaingĩ mũno. Kuoguo mũndũ ũtarĩ wona kahũa nĩarona kahũa, akona ũrĩa kahũa ge kega, agebundithia kinya gũtua kahũa kũu gũgakorwo kwĩna maũndũ maingĩ mũno. Niĩ kahinda kau nĩko nyonaga kwĩ kahinda kega mũno mũndũ angĩcera. Na, ningĩ ona mĩeri ĩyo rĩera rĩtikoragwo rĩ rĩũru na gũtirĩ na heho nyingĩ, kuoguo kau nĩko kahinda karĩa ingĩra mũndũ cera gũkũ gwitũ Mũranga tondũ hau nĩho harĩa gũtiri na heho nyingĩ, riũa ti inene, kwĩna kahũa, mũndũ nĩarona ũthaka wa kahũa, kwĩna nginya njũkĩ cirathondeka ũkĩ nĩũndũ hĩndĩ ĩyo-ĩ, ona gũgĩtuagwo kahũa-ĩ, kena kahũa karĩa kararuta kĩro na arabu nĩkararehe njũkĩ na njũkĩ icio-ĩ, no citũmĩke gũthondeka ũkĩ. Kuoguo kau nĩko kahinda karĩa kega ga gũcera Mũranga, na ningĩ irio kwĩnacio tondũ gũkoragwo nĩyo hingo o ihinda rĩrĩa kĩmera gĩathira kana o ihinda rĩrĩa irio ciagethwo kuma mũgũnda-inĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ mũciĩ kĩrĩa njĩkaga kũnina ũrugarĩ nĩ kũhingũra ndirica na kũhingũra mũrango. Ndahingũra ndirica na mũrango, hĩndĩ ĩyo nĩhotaga kũingĩra at least kinya rũhuho rũkaingĩra, rũhuho rũgakorwo gũtirĩ. Kuoguo rugarĩ mũingĩ ũkanyihanyihio nĩ gũkorwo kuo kwa rũhuho, Na, ũndũ ũngĩ nĩ gũtũmĩra maĩ kwĩna maĩ, kũnyua maĩ, kũminjaminja maĩ at least nĩguo ngina ngina rugarĩ rũingĩ rũkĩnyihanyihe, ĩyo nĩ njĩra ĩrĩa hũthagĩra kũnina ũrugarĩ ũcio, Na, ũndũ ũngĩ njĩkaga nĩguo kũnina ũrugarĩ nĩ kũhanda tũmĩtĩ hakuhĩ na nyũmba, nĩguo at least ona gũkagĩa karũhuho na kamũtĩ kau nginya gagarehe kĩruru, atĩ ona kwĩna rugarĩ mũndũ he harĩa angĩikara, ahũrwo nĩ karũhuho wega na handũ mũndũ atarahĩa nĩ riũa mũno.

Ica ikuhĩ nĩ gũkoretwo na mbura Murang'a. Na rĩera rĩu ĩĩ, nĩ rĩhutĩtie andũ aingĩ tondũ wa rĩrĩ, andũ aingĩ mahuthagĩra nduthi na bara imwe cikoragwo ciĩ thondeke wega. Kũguo ũkona mũndũ handũ ha aumĩre na nduthi yake athiĩ akagũe ĩĩ, akamĩtiga mũciĩ. Kũmĩtiga mũciĩ ũcio nĩ ũndũ ũrarehe, ndũrĩ na gĩkeno mũno. Tondũ mũndũ ũyũ akoragwo etererie nduthi ĩno ĩmũrehere gĩa kũrĩa. Na hingo ĩrĩa mĩiga kana amĩtira mũciĩ ĩĩ, ĩgakorwo nĩ hathara arathiĩ. Ũndũ ũngĩ, wega wa mbura ĩyo ĩĩ, nĩ ĩrateithia arĩmi aingĩ. Nĩ marona mahuti ma ng'ombe. Andũ aingĩ, nĩ mararĩma mĩgũnda. Kũguo tũkehokĩka atĩ mweri wa kũgetha nĩ gũgũkorwo kwĩna magetha mega. Kũguo mbura ĩyo ĩĩ ĩgakorwo ĩna ũndũ mwega, na ĩgakorwo ĩna ũndũ mũũru. Kũguo rĩu rĩu nĩrĩo rĩera rĩrĩa tũkoretwo na rĩo. Andũ aingĩ magateithĩka na rĩo, na andũ aingĩ makaga gũteithĩka na rĩo. Ũndũ ũngĩ wa rĩera rĩrĩ, nĩ rĩratũhe maĩ, kũguo gũgakorwo kwĩna maĩ ma kũigana. Na ũndũ ũngĩ ningĩ wa rĩera rĩrĩ, rĩgakorwo nginya kwĩna homa nĩ ũndũ wa heho mũno. Homa ĩno ningĩ nayo ĩĩ, ĩgagĩtũma andũ marũare. Kũgui ĩĩ, rĩera ti rĩũru, no hena maũndũ mega na maũndũ moru makoniĩ rĩera rĩu o ta ũrĩa ndatarĩria.

Kũheana ng'ano rĩ, kũhutĩtie ndereti ito mũthenya kwa njĩra ino, hingo iria tũraheana ng'ano nĩtũrakorwo twĩ handũ hamwe, na mũndũ akauga maũndũ marĩa aragerera na maũndũ marĩa maramũgia, tondũ thikũ tũrĩ andũ mena maũndũ maingĩ mũno. Kogwo hingo ĩrĩa ũrona mũndũ wa kwaria nake rĩ, ũgakorwo nginya nĩuraumbũra maũndũ ũtangĩonire maũndũ ma kumbũra. Kogwo kũheana ng'ano nĩ kũrateithia mũno nginya kwehereria mũndũ mathitirethi marĩa mũndũ angĩgĩkorwo namo. Kogwo ĩgakorwo nĩ kaũndũ kega, kaũndũ ga gũtuma ithuothe tũkorwo na thayu, kaũndũ ga gũtuma mũndũ ndagakorwo akĩgio nĩ maũndũ make tu. Ona ningĩ ũkaigwa tu towe ũragerera maũndũ. Na nĩ wega kũigua maũndũ marĩa mũndũ ũngĩ aragerera nĩguo ũkĩmenye ndũrĩ wiki na ũkahota kũgĩa na hinya, hinya wa gwĩka ũndũ, hinya wa kwĩyĩtĩkia na hinya ona wa gũthiĩ gũkora maũndũ mau na ũmarore wĩ ta njamba. Kogwo ng'ano rĩ, cihutĩtie ndereti itu ũndũ mũndũ agĩteithĩka na wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kogwo o mũthenya ĩĩ, gũtirĩ mũndũ angĩkua na maũndũ make aterĩte mũndũ ũrĩa ũngĩ na ũcio nĩ ũndũ ũrateithia ithuothe.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrehaga ngucanio gatagĩ-inĩ ka andũ ĩ, nĩ kĩndũ ta kwaga kũigwithania, kĩndũ ta kwaga kũrĩha thirĩ, kĩndũ ta mĩgũnda, kwaga ũkona mũndũ nĩ aracongithia mũgũnda wake, kana kĩndũ ta ciana kũhĩtania, mũndũ agakania mwana wa ũrĩa ũngĩ, na ũrĩa ũngĩ ndakwendaga ũgwo, kũgwo icio nĩ indo iria cingĩtũma kũgĩe ngucanio na kũgĩa ngahĩha, na kũgĩa ngahĩha andũ-inĩ, ũndũ ũngĩ ũngĩtũma nĩ andũ kũgera kwene, ũkona mũndũ aturĩte njĩra kwa mũndũ , mũndũ a ngombe yake ĩgathiĩ kũrĩa mahuti kwa neighbour, ũkona ningĩ ngui, yani nginya nyamũ nĩ cirehaga ngucanio, ũkona nyamũ nĩ yauma kwa mwene, yathiĩ kwa mũndũ ũngĩ, mũndũ ũcio akaga gũkena, kogwo ĩyo nĩ njĩra ĩngĩrehe ngahĩha na ngucanio, ciana nacio, mĩgũnda nayo, andũ aingĩ marehaga ngucanio nĩ ũndũ andũ amwe nĩ aici , mũndũ agathiĩ kũiya kwa mũndũ, akanyitwo ĩgakorwo nĩ ngucanio, kogwo icio nĩ njĩra nyingĩ cia kũrehe ngucanio.

Andũ a gĩcigo gitũ njĩra ĩrĩa matũmagĩra kwaraga kwarĩria na arĩa angĩ-ĩ, nĩ njĩra ya kũhũthĩra thimũ, nĩ tondũ gĩcigo gitũ-ĩ, kwĩna thitima na andũ aingĩ mena thimũ. Kuoguo ũngĩenda kwarĩria mũndũ wa haraihu-ĩ, no kũmũhũrĩra thimũ ũkaigua kĩrĩa arauga kana ũkamwĩra ũrĩa ũrenda, kwahotekanga ũguo-ĩ ũgathiĩ kũmũcerera tondũ nginya bara ciothe-ĩ ti njũru. Kuoguo ĩyo nĩ njĩra ĩrĩa andũ a gwitũ mahũthagĩra gũkinyĩra kana gũtũmĩra ndũmĩrĩri andũ a gĩcigo kĩngĩ. Ũhũthĩri wa thimũ, kana ũhũthĩri wa kinya nduthi, mũndũ agakuo nĩ nduthi agathiĩ nginya gĩcagi kĩu kĩngĩ kana agathiĩ kinya itũra rĩu.

Maũndũ ma marĩa ngenagĩra gwĩka hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ gũcerera mũndũ ũraikara handũ haraihu-ĩ, nĩgũtwarĩra mũndũ ũcio kĩndũ na gũthiĩ ngamũkora na ngamũkora arĩ ona wega, kuoguo ũndũ ũcio wa gũcerera arata gũthiĩ kwao, kũigua ng'ano, gũthiĩ kũmenya ũrĩa mũndũ arathiĩ na mbere, ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩngenia mũno. Na ningĩ ona gũthiĩ kuona kũndũ kũngĩ-ĩ, ngona ũrĩa andũ angĩ mareka-ĩ, no ũndũ ũcũngagĩrĩria gĩkeno gĩakwa, kũmenya andũ aya mekaga ũũ na ũũ, maya nĩmo maica mao, ũũ nĩguo mahandaga indo, ũũ nĩguo mekaga mbiacara, kuoguo ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ ũndũ ũrangenia mũno na at least ngamenya na ngathoma kuma andũ aingĩ, andũ arĩa matarĩ me a itũra ritũ.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra gũthiĩ kwa arata acio maikaraga haraihu-ĩ, niĩ hũthagĩra nduthi, ngoya nduthi kuma gwakwa kana kuma mũciĩ ngathiĩ kũu na njĩra ĩyo noyo hũthagĩra gũthiĩ na gũcoka, na arabu ngĩthiĩ na bara ngakowo ndĩ mũndũ mũkenu, ngĩthiĩ ngakorwo ndĩ mũndũ ũrerorera indo, andũ aingĩ, bara ngona bara ti, yaani nginya gũthiĩ ũkĩroragĩra bũrũri-ĩ ũcio no ũndũ ũrĩa ũngenagia. Na, thiaga na nduthi nĩguo ngorwo ngĩmenya mathaa marĩa ndĩrakinya-ĩ, ndĩrakinya mathaa maigana, mathaa thaa cigana, nĩguo ona ngĩcerera mũndũ ndigakorwo ndĩrahũthĩra ngari cia bara, arabu tũthiĩ tũcererwo tũnyitwo nĩ njamu kana ĩkorwo ona ngari ndĩraihũra. Kuoguo njĩra ĩyo-ĩ, njĩra ĩyo niĩ ndũmagĩra ĩkoragwo njĩra ĩrangenia, njĩra ĩrĩa ĩratũma menye ndĩrĩkinya thaa ici, na ndĩrĩinũka kinya thaa ici na tũtikũgiana na mũndũ.

Gĩthomo bũrũri wa Kenya-ĩ, ũrehaga thayũ ũndũ-inĩ ũyũ, nĩ atĩ mwathiĩ thukuru-ĩ, mũkoraga kwĩna ciana cia kũndũ kũingĩ, ciana cia ndũrĩrĩ ndiganu ndiganu arabu arĩa marathoma kĩrathi kĩmwe na magabundithio nĩ mwarimũ ũmwe. Ũgakora othe nĩmarateithania, okorwo nĩ gũthoma mathabu magateithania. Ũndũ ũyũ-rĩ ũkarehe ũrũmwe no ũkarehe thayũ gatagatĩ ka arutwo na arutwo magĩa thayũ-rĩ, arutwo aya noa oo maraneneha magatuĩka andũ anene, o magĩkũraga marĩ andũ anene nĩmarona hatirĩ ũtiganu mũnene na makona ona akorwo kwĩna ndũrĩrĩ nyingĩ-ĩ, othe no andũ, othe nĩ ega na othe magĩrĩire kũheo gĩtĩo. Kũoguo ũhoro ũyũ wa gĩthomo ũrehaga ũrũmwe na ũgatigĩrĩra atĩ andũ nĩ marendana atĩ na andũ nĩ maramenya atĩ othe nĩ andũ, nĩ andũ no othe magĩrĩrwo nĩ kũheo gĩtĩo, kũguo ũndũ ũcio nĩ ũrehaga thayũ mũnene. Ona hĩndĩ ĩrĩa andũ marahoyana mabuku kana nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ marathomithio nĩ mwarimũ ũmwe-ĩ, hau nĩhacongagĩrĩria thayũ gatagatĩ-inĩ ka arutwo na gatagatĩ ga bũrũri na ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ ũranina ngahĩha na ngucanio irĩa ikoragwo kuo, ũkaigua ndũrĩrĩ ĩno ĩkaga ũũ, no wathiĩ gũthoma nao ũkamenya nĩ maheni, ũndũ ũcio ũkarehe thayũ na ũiguithanio.

Gĩtũmi nyendete gũtũmĩra matatũ gĩkĩra taxi hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathiĩ taũni-ĩ, nĩ atĩ matatũ-ĩ, matatũ ĩna raithi gũkĩra taxi, rĩmwe ũthiaga ũgakora taxi ĩna goro, arabu ona taxi-inĩ ĩyo no ũcemanie na mũndũ mũru ona mũndũ ũngĩgũtihĩria hau thĩiniĩ, kũoguo ũgakora njĩra ya taxi ti njĩra njega gũkĩra matatũ. Ningĩ matatũ ũthiaga ũgakora andũ aingĩ, rĩmwe ona matatũ gũkorwo, ũtwaranaga na andũ nĩgũkoragwo kwĩ ũndũ mwega, ũkaigua andũ aya-rĩ mekaga atĩa. Ona no ũthiĩ matatũ-inĩ wĩkore nĩ ũraria na mũndũ, mũndũ ũcio nĩarakũhe kamweke o gothe kana ona mũndũ ũcio no mũteithanie mahinda mangĩ. Kũoguo matatũ-ĩ, matatũ nĩ njega gũkĩra taxi nĩ tondũ matatũ ĩna raithi na matatũ ono no ĩgũkinya ihenya tondũ matereba ma matatũ makoragwo na ihenya, ĩĩ.

Njĩra ĩrĩa nguhĩ hũthagĩra kuuma mũciĩ nginya gũthiĩ taũni ĩĩ, njoyaga nduthi kuuma gwitũ gĩcagi, ĩkandwara nginya harĩa hena gathoko kana gataũni ka hakuhĩ na gaitũ. Gataũni-inĩ kau ĩĩ, ngeterera nissani yũke nissani ĩrĩa ĩndĩhagia ciringi igana kuuma taũni ĩyo nginya rĩu taũni yenyewe. ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa nyonaga ĩĩ ũhũthũ. Ngakuo nĩ nduthi nĩguo ĩnyumĩrie gĩcagi ngina bara-inĩ ĩyo nene. Arabu ndĩ hau stage-inĩ, ngeterera ngari kuuma stage rĩu ĩĩ ndware taũni ĩyo yenyewe.

Gatagatĩ ka matatũ na nduthi ĩĩ, njĩra ĩrĩa niĩ nyendete kũhũthĩra ĩĩ, nĩ nduthi. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, nduthi ĩĩ, nĩ ĩrĩ ihenya gũkĩra matatũ. Rĩmwe ũthiaga ũgakora matatũ nĩ ĩikarĩre ĩngĩgeterera mũndũ ĩihũre, yaani ĩgathiĩ hanini, ĩkarũgama. No hĩndĩ ĩrĩa ndĩna nduthi ĩĩ, ndauma handũ hamwe, ndĩna muoroto wa gũkinya handũ hangĩ, ndithiaga ngĩrũgamaga. Kana ona nduthi onokorwo ti niĩ ndĩratwarithia, mũtwarithia wa nduthi akuaga tu niĩ, o niĩ ndĩ iki. Kũguo gũtirĩ kũgĩa na njamu bara, na mũndũ athiaga nginya harĩa arabatara. Koguo kũringana naniĩ, niĩ njĩra ĩrĩa nyonaga ĩĩ njega nĩ njĩra ya nduthi, tondũ ona nduthi gũtirĩ kũgiana na andũ aingĩ, na gũtirĩ maũndũ maingĩ. Ona thogora no thogora ũrĩa mwetĩkĩrania. Nicani-inĩ kana ngari-inĩ no ũthiĩ ũkorane na tani ũrĩa ũrenda kuongerera thogora wĩ thĩiniĩ, no nduthi-inĩ gũtirĩ na maũndũ ta mau. Na ningĩ ona nduthi njamu-inĩ ĩĩ, nĩ ĩhotaga kweherera njamu na mũndũ agakorwo ndaracererwo nĩ harĩa arathi.

Gĩcigo gitũ-ĩ, mũthenya ũrĩa mwega kana mũthenya ũrĩa gũtũrĩte-ĩ, mũtwarithia wa nduthi no ahote gũthondeka mbeca ta ngiri kana ngiri igĩrĩ o mũthenya. Mũndũ ũrokĩra kĩroko na akainũka hwainĩ biũ, na hĩndĩ ĩrĩa gũtaurĩte na hĩndĩ ĩria kwanja hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maambura, hĩndĩ ĩyo no ũkorwo na wĩra mwĩngĩ. Alafu mbeca ici angĩhuthĩra gwĩka atĩrĩrĩ, mbeca ta imwe anyite, aige na ũndũ wa kerĩ ta emergency ta wa gũgĩthondekithia nduthi nĩguo nduthi ĩyo-ĩ ndĩgakorwo wĩra no gũthiĩ atĩ ona ũngĩenda ĩngĩthũka handũ ndĩgĩona mbeca cia gũthondekithio. Alafu ũndũ ũngĩ mũndũ angĩ- save mũndũ no a- save, aikie mbeca iria ona onokwro nĩ nini handũ ta bengi. Mbeca icio na cimũteithie wĩra-inĩ wake, ũndũ ta mwako, ũndũ ta gũthomithia ciana, ona kũrĩha irio kana akorwo na ningĩ mbeca iria aragũra irio cia o mũthenya o mũthenya. Kũguo icio nĩ njĩra imwe cia iria mbeca icio ciauma nduthi-inĩ cingĩ hũthĩrwo. Mũndũ akaiga, mũndũ agathomithia ciana, kũgũra irio, onake mwene-ĩ gwĩka maũndũ mamwe ,tondũ nduthi o nayo ndũngĩkĩmĩhoka, nĩguo atleast ona hĩndĩ ĩrĩa kũraura-ĩ, ũgakorwo wĩ na kĩndũ ũngĩhota gwĩka, na ũgakorwo wĩ na mbeca, ti atĩ ciothe ũrathũkũma cikĩhũthĩkaga ciothe.

Nĩ ũndũ mwega airĩtu na anake kĩmenya kũruga na ngũ tondũ ũyũ nĩguo aciari aitũ mekaga na nĩ warĩ ũndũire witũ, atĩ ona nĩguo mũndũ ona angĩaga mbeca cia makara kana mbeca cia kũihũria ngaci-ĩ ndangĩtindĩra. Kuoguo nĩ wega mũndũ erute maũndũ mothe nĩũndũ wa mahingo marĩa maũndũ mathiaga maũndũ mothe makaga. Rĩu ta mũndũ angĩaga mbeca cia ngaci-ĩ, na mũndũ ndoĩ kũruga na ngũ-ĩ angĩka atĩa? Kuoguo nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mwega mũndũ gũkorwo nĩarebundithia maũndũ maingĩ ta ũndũ ũmwe wĩ ta kũruga na ngũ, nĩguo ũndũ o wothe ũngĩhanĩka-ĩ, mũndũ ũyũ ndakũrarĩra, ona mũndũ ũyũ angĩthiĩ kũndũ gũtarĩ na ngaci-ĩ, no ahote kũruga, no ahote kũrĩa. Kuoguo nĩ ũndũ mwega mũno andũ kwĩruta kũruga na ngaci, mũno mũno mbeũ njĩthĩ airĩtu na anake, kũruga na ngũ na kũmenya ũrĩa ngũ cirahũthĩka.

Ngari icio cia gũkururia na moko ĩĩ, cikoragwo na bata mũnene mũno harĩ andũ arĩa maraingĩra kana maikaraga taũni. Bata ũmwe mũnene ĩĩ nĩ atĩ no ciingĩre o gacĩra o gothe. Onokorwo nĩ gacĩra kanini mũno atĩa. Na ningĩ ũndũ ũngĩ ĩĩ, gakari kau kamũgogoteni ĩĩ, no kahote gũkuua kanyũmba ge kagima. Na ningĩ gatirĩ na goro. Kũguo mũndũ no ahote kuuma handũ hamwe, nginya handũ hanene. Arabu ũndũ ũngĩ na tũkari tũu ĩĩ, wega wa tuo ĩĩ, ta mũhaka ĩkorwo mũndũ arathiĩ thabarĩ nene, no ĩrute mũndũ kuuma ta handũ hakuhĩ amũtware handũ ningĩ hakuhĩ. No ũkuona handũ hau ĩĩ, ngari ndĩngĩtĩkĩra gũka gũgũkuĩra. No ngarĩ ĩno ya gũkururio ĩĩ, no ĩrute wĩra onokorwo handũ hau ĩĩ, ti haraihu. Na ningĩ ĩna raithi. Na ningĩ ĩĩ, no ĩhote kũingĩra nginya tũcigo, nginya tũbara tũu tũnini tũrĩa tũkoragwo taũni-inĩ tũrĩa andũ mairagaka. Kũguo ĩkoragwo na mabata maingĩ mũno. Na ningĩ ngari-inĩ icio ĩĩ, mũndũ nĩ onaga indo ciake harĩa cirathamio, na ũrĩa cirathamio, na akauga nginya harĩa ciagĩrĩrwo gũkinya na gakari kau gagakinya hau. Kũguo gakoragwo na bata mũnene mũno.

Ĩĩ nĩndĩ ndahĩtia na ngongerera cumbĩ mũingĩ mũno irio-inĩ. Na cumbĩ ũcio ĩĩ, ũrũragia irio ũũru mũno, na irio icio cikarũra ũndũ ona mũndũ atangĩhota gũkenerera kĩndũ kĩu ararĩa. Ona mũndũ rĩmwe nĩaremagwo kũrĩa. Rĩu kĩrĩa ndĩkire ndongerera cumbĩ mũingĩ ĩĩ, ona maaĩ ona wongerera cumbĩ ũcio ĩĩ, no ũkũrũra. Ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ ũndũ, ona no ũtũme mũndũ ate irio ciothe, tondũ irio imwe rĩĩ, ũngĩkĩra kwanja cumbĩ ũkĩre makĩria ĩĩ, citingĩrĩka. Tondũ ona irio ciĩ kanua mũndũ aiguaga ta ciramũcina. Kogwo ũndũ ũcio ni mũritũ.

Gĩcigo gitu nĩ kũrĩ na karia ga gwĩthambĩra harĩa andu mendete gũthĩ gwĩthambĩra na gũikara maaĩ~inĩ. Kĩrĩa gĩbataranagiaĩ nĩ ukorwo no ũhote gũkorwo wĩna ũmenyo wa gwĩthambĩra na ningĩ no mũhaka wĩkĩre nguo cia ũgitĩri wa mioyo. Iria nĩguo ndũngĩ coerera na ũngĩcoerera atleast nĩũgũikara maaĩ~inĩ na ndũngĩ kua, Kogwo ni kũrĩ na karia. Na karia kau niho andu methambagĩra muno muno hĩndĩ ĩrĩa kwina riũa na hĩndĩ ĩrĩa mundu arĩkĩtie mawĩra make, mundu hĩndĩ ĩrĩa arekenia, kwenda guikara maaĩ~inĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa kwina rugarĩ mũingĩ maaĩ maũ nĩ mateithagia o na mũndũ nda kagĩe na rugarĩ mũingĩ kogwo wa thĩ no wĩkenie kana ona kaundu ũgĩke ga gũĩkenia.

Atumia no monanie gĩtĩo kũrĩ athuri ao kũhĩtũkĩra hingo ĩrĩa irio cirarĩo. Ũũ nĩ gwĩkĩrĩra mũthuri ta thani ĩrĩa ya gĩtĩo, thani ĩtahana ya ciana, na ningĩ ũndũ ũngĩ-ĩ gwĩkĩrĩra mũthuri irio angĩhũna, irio atagũtigia na irio atakũigua ta atanahũna, kĩu no gĩtĩo kĩngĩ. Mũtumia kũhota kũmenya na kũhota gũthima nda ya mũrũme-ĩ, ĩkoragwo ĩ gĩtĩo kĩnene, atĩ mũthuri ndagũbatara kũrĩa na ongererwo, kĩu ti gĩtĩo, no angĩmwĩkĩrĩra irio thani ĩmwe ĩrĩa akũhũna-ĩ, kĩu nĩkĩo gĩtĩo, kuoguo ĩyo njĩra ya kuonania gĩtĩo, na kũmwĩkĩrĩra thani njega na kũmũhe gĩciko.

Thitima no cikorwo na ũguni mũnene mũno hasa hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma. Ũtukũ mũndũ ndangĩkorwo nĩarona kĩndũ na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thitima-ĩ gũtirĩ kĩndũ ta mũici angĩkuhĩrĩria atĩ ona mũndũ no akorwo akĩona ũgwati ũrĩa ũngĩkorwo wĩ mbere, kuoguo thitima ciĩna kĩguni kĩnene mũno. Ningĩ ũndũ ũngĩ wa thitima-ĩ, nĩũhotaga mũndũ kuona wega na akona nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nyũmba, na akona nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nja, kuoguo gũtirĩ mũtino o wothe ũngĩkorwo kuo na mũndũ ndarona, kuoguo ũcio nĩ ũguni mũnene mũno. Arabu-ĩ thitima no ciheanaga ũgitĩrĩ cikahana ta njĩra ya ũgitĩri atĩ mũndũ ndangĩingĩra tondũ nĩaretigĩra kuonwo na nĩaretigĩra kũmũrĩkwo, kuoguo thitima ciĩna ũguni mũnene mũno kwĩ ũgitĩri wa mũndũ na ũgitĩri wa mũciĩ na ona mũndũ kuona nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nja ũtukũ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩega makĩria ĩĩ, nĩ kũhũthĩra kĩndũ gĩa kũnyita tondũ wahũthĩra gĩcunjĩ kĩa nguo ĩ, gĩcunjĩ kĩu kĩa nguo no gĩkorwo kĩna maaĩ, maaĩ mau makorwo nĩ maaĩ matarĩ matheru maitĩkĩre irio. No wanyita na kĩndũ gĩa kũnyita ĩ ona ndũngĩhĩa na kwanja ona nĩ gĩtheru, ndũngĩhĩa gĩtirĩ na maaĩ, koguo ũndũ ũcio ona nĩ ũndũ ũmwe wa kũiga ũtheru mũno, na gũtigĩrĩra atĩ we ndũnahĩa nĩ thaburĩa ĩyo tondũ yumanĩte na mwaki. No ũngĩnyita na gĩcunjĩ kĩa nguo ĩ, no ũnyite na handũ harĩa hahũthũ na ũtuĩke wa kũhĩa, na wahĩa ĩ thaburia ũngĩrekia nĩ ũgũcungĩrĩria hathara ya irio gũitĩka. No wanyita na kĩndũ gĩa kũnyita ĩ kĩndũ kĩu at least nĩ gĩkũrũmia thaburia na ndũkũhĩa moko, koguo na ũgitĩri wa irio na waku ũrĩ oho. Koguo kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ kĩndũ gĩa kũnyita, kũnyita thaburia.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa ũgwati mũno tondũ wa rĩrĩ, ngui icio cithiaga cikarĩa indo ciothe nginya ciĩna gĩko. Cigathi cikarĩania na gĩko, na ngui ti atĩ nĩ ciĩthambaga kanua. Kũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ararĩanĩra thani ĩmwe na ngui, akoragwo akĩiga ũgima wake wa mwĩrĩ hatka-inĩ, tondũ ndamenyete ngui ĩno, nĩ kĩ ĩrĩte? ĩrĩte kĩndũ kĩrĩkũ mũthenya ũcio? Na kĩndũ kĩu ĩĩ, kĩna kĩna ũgwati mwĩrĩ-inĩ wake? Kũguo, ona ũngĩkorwo ũndũ ũcio nĩ wonanagia kwenda ngui ĩĩ, nĩ ũkoragwo na mũtino mũnene ũgima-inĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, tondũ ngui ĩyo ndũngĩmĩgirĩrĩa ndĩkarĩe gĩko o gĩothe. Na ũkona ona kũrĩra thani ĩĩ, mata mau mayo ĩna gĩko kĩu, na gĩko kĩu ona wakĩhutania nakĩo ĩĩ, no wĩkore ũkĩgĩa mĩrimũ ĩtiganĩte nĩ ũndũ wa kũrĩrĩra na ngui. Kũguo ũndũ ũcio ĩĩ, ũrehaga ũgwati mũnene mũno. Na nĩ ũndũ ũtagĩrĩirwo gũkorwo ho. Mũndũ agĩrĩirwo okorwo nĩ ngui ĩĩ, amĩhere thani ĩngĩ, no ti ĩrĩa ararĩrĩra. Ũndũ ũcio no ũtũme mĩtino ndĩgakorwo ho na ũgwati ndũgakorwo ho. No kũrĩanĩra na ngui nĩ ũgwati mũnene.

Gũthambia magũrũ mbere ya gũkoma nĩ ũndũ mwega nĩ tondũ wa rĩrĩ, mũndũ ethamba magũrũ-ĩ nĩeheragia gĩko na mbĩri, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrethamba na magũrũ mena mbĩri arabu wĩkunĩke mĩrĩngĩti-inĩ ĩ, mbĩri ĩyo umanaga na kũmĩgucia na wagucia mbĩri ĩyo-ĩ no ĩcungĩrĩrie wee gũkorwo na homa kana ĩcũngĩrĩrie gũkorwo na thĩna wa kũhuhia, kuoguo gwĩthamba-ĩ nĩgũteithagia mũno tondũ mũndũ eheragia gĩko na mũndũ akeheria mbĩri, na ningĩ ona no ũtheru wa mũndũ, kuoguo mũndũ ũndũ ũcio wa gwĩthamba magũrũ mbere ya gũkoma-ĩ, nĩũndũ ũkoragwo na ũgima wa mwĩrĩ nĩũndũ ũteithagĩrĩria ũgima-inĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, na nĩ ũndũ ũrehaga ũtheru. Ĩĩ ona ningĩ-ĩ, gĩtanda gĩtigũkorwo na mbĩri kana kana gĩko o gĩothe, koguo gwĩthamba magũrũ nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa bata.

Ũtaaro ũrĩa niĩ ingĩhe mandereba igũrũ rĩa accident irĩa cionekanĩte ĩĩ, nĩ atĩ mũndũ abuate speed limit. Okorwo wĩrĩtwo ndũgathiĩ na thibindi nene rĩ, buata thibindi ĩyo. Na ningĩ werwo ũgerere rĩni, rĩni ĩrĩa yagĩrĩire, tiga kũhetũka makari ũtarĩ na kĩharĩro, na ũtige kũnyua kũnyua indo ta ndawa ta njohi, ndawa ici ingĩ ta bangi. Tiga kũnyua ndawa arabu ũtwarithie ngari. Niĩ ingĩra mũndũ, ndũkanyue ndũkanyue njohi, kana ndawa yothe, na ũtwarithie ngari. Ũndũ ũngĩ, thiĩ ũkĩroraga caĩni irĩa ciĩ bata. Ũbuate caĩni icio, nĩguo ndũgekore hatĩka-inĩ. Ũndũ ũngĩ, tiga gũthiĩ na thibindi ya igũrũ ĩĩ. Buata thibindi ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkoragwo bara-inĩ. Tondũ wathiĩ na thibindi nini ĩĩ, ona mũtino ũngĩoneka ndũgũkorwo hatĩka-inĩ mũno. No wathiĩ na thibindi nene ngari cingĩgũthana ĩĩ, hau nĩ cigũthira mũno. Ũndũ ũngĩ ĩĩ, ũndũ ũngĩ nĩ mũndũ eyohe mũcibi wake wa ngari. Ona mũcibi ũcio nĩ ũteithagĩrĩria, ngũkĩrwo no mũtino o wothe. Kũguo nĩ matereba mabuate mawatho ma bara, marore ngari. Nginya ngari mũndũ agaceka ngari yake, ndĩgakorwo na gathĩna arabu amĩtwarĩre bara. Kũguo nĩ arore ngari yake, abuate mawatho marĩa me bara, ndakanywe na ndakanywe atũairithie ngari, na nyingĩ eyohe mũcibi wake wa ngari.

Itũmi ĩrĩa gĩtũmaga mĩciĩ ĩhĩe nyũmba-ĩ, kana mĩciĩ itũ ĩhĩe-ĩ nĩ ta ũũ, kĩa mbere nĩ gũtiga mwaki taa riko, mwaki ũtekũrorwo nĩ mũndũ. Mũndũ angĩtiga mwaki-ĩ rũhuho norũhurute arabu mwaki ũcio wakana ũcine. Ũndũ ũngĩ, ũndũ ũngĩ ũngĩcũngĩrĩria mwaki-ĩ nĩ thitima. Thitima mũndũ angĩthiĩ kũhutithia ũru kana anyitithanie atarĩ na ũmenyo-ĩ, no atũme kũgĩe na mwaki na mwaki ũcio-ĩ ũcine. Ũndũ ũngĩ-ĩ nĩgũkorwo na icinga kĩndũ ta gĩcinga ũgaikia gĩcinga handũ o hothe, gĩcinga kĩu no kĩhurutĩrwo nĩ rũhuho na kĩmundie nyũmba yothe kana kĩmundie mũciĩ, koguo icio nĩ itũmi ithatũ iria cigĩtũma kũgĩe naa naa kũgĩe naa mwaki mũciĩ na mwaki ũcio ũcine. Na, ona ningĩ gũkuhĩrĩria nyũmba na riko-ĩ no gũtũme kũhĩe, tondũ ũngĩkorwo ndũĩ riko arabu nĩwakia kĩrĩrĩmbĩ-ĩ, kĩrĩrĩmbĩ kĩu no kĩhurutie rũthingo, rũthingo rũu okorwo nĩ rwa mbaũ-ĩ, rũnyite mwaki na nyũmba ĩhĩe.

Endia nĩ makoretwo makĩhũthĩra ithimi itarĩ cia kĩhooto cia gũthima mbembe. Nĩ ũndũ wa gũkorwo na tamaa kana kwenda gũkorwo na indo nyingĩ kũrĩa kĩndũ kĩrĩa mũndũ atagĩrĩrwo kũrĩa. Ũndũ ũyũ wahotekire atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ungumania waingĩrire ĩĩ, nginya arĩmi magithiĩra harĩa onao ĩĩ mangĩgĩa na ungumania. Arabu thogora wa indo ta mbembe ĩĩ, cikĩgũa. Ũkona nĩ hathara harĩ mũrĩmi. Kũguo mũrĩmi ũyũ ĩĩ, ageciria angĩhota kweherera atĩa hathara ĩno ĩĩ nĩguo atleast one baita, rĩu njĩra ĩrĩa angĩhũthĩra nĩ gũtũmĩra gĩthimi kĩa maheni nĩguo gĩthimi kĩu ĩĩ, gĩkonanagia ũndũ ũrĩa ũtarĩ ho, na kĩonania ũguo, agakorwo nĩ atigĩrwo kĩndũ, kana nĩ ona kanyamũ hau, nĩ ona kĩndũ ta marĩhi na nĩ agĩa baita. Njĩra cia kũrũnga ũndũ ta ũyũ ĩĩ, nĩ kũrĩha arĩmi wega. Okorwo kĩndũ kĩagĩrĩirwo kũrĩha mbeca igũrũ kĩrĩhwo na thogora wa igũrũ. Na kũgũra magetha na njĩra na mbeca ĩrĩa yagĩrĩire. Thirikari ĩgũrĩre arĩmi magetha mao, hatarĩ na ungumania o wothe. Nĩguo o mũrĩmi ona kĩndũ ĩĩ, no ahote gũkorwo onake agĩka maũndũ make na njĩra na njĩra nũngaru.

Niĩ ingĩenda niĩ ona ndĩhaga na njĩra ya gũtũmĩra thimũ. Tondũ njĩra ĩyo ĩĩ, nĩ ĩkoragwo na ũgitĩri. Tondũ ũngĩthiĩ na mbeca baribari , no ũrĩhe mũndũ arabu mũndũ ũyũ one ka wĩna mbeca nyingĩ, ambie gũgwetha. Na mũndũ ũcio angĩgwetha ĩĩ, no no agũbuate nginya akũrage nĩguo agũtunye mbeca. No hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩha na thimũ ĩĩ, mũndũ ndangĩhota kũmenya kana wĩna mbeca watigia kana ndũrĩ. Kũguo nĩ ũgũkorwo hinya mũno mũndũ gũgũĩcirĩria ũndũ ta ũcio. Nyingĩ ũcio nĩ mũndũ nĩ ũndũ wĩna ũgitĩri mũingĩ, tondũ mũndũ arekĩra pini yake, ndekĩra namba ĩyo yake ya thiri ĩĩ, gutirĩ mũndũ ũngĩmenya, kũguo nginya mbeca ciake citingĩiywo. Kũguo ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega na ũndũ ũcio nĩguo ingĩra mũndũ ahũthĩre kũhũthĩr mbeca na marĩhi ma thimũ. Kũguo mbeca cia thimũ ĩĩ nĩ njĩra ĩmwe njega ya kũrĩha mũndũ kana gũtũmĩra mũndũ mbeca. Tondũ ona njĩra ĩno ĩĩ, ndũngĩaga change ndũngĩaga cĩnji tondũ ũratũma mbeca irĩa mwarĩkanĩra kana mwatigananĩra na mũkwenderia. Kũguo ĩno nĩyo njíĩra ĩrĩa njega njĩra ĩrĩa nginya mũtakũgia nginya andũ arĩa angĩ mũgĩetha chĩngi.

Kĩrĩa kĩngĩtũma thitima ĩkorwo na mĩaki mĩciĩ-inĩ ĩ, nĩ ũrĩa waya icio cia thitima ciranyitithanio. Ũngĩnyitithanĩrio waya ĩyo nĩ mũndũ ũtarĩ na ũmenyo kana mũndũ ũmenyo wake ũtarĩ ũrakinyanĩrĩte-ĩ, no harehe hathara nene ta ĩyo. Thitima yagĩrĩirwo gũkorwo na mũndũ ũrĩa wĩna ũmenyo na mũndũ ũrahota kũmenya waya ĩno-ĩ yagĩrĩirwo kũrehe mwaki gĩthimi fulani nĩũndũ ndĩkarehe kĩndũ ta ũgwati kana waya ĩyo ĩhũre mwaki ĩcine mĩciĩ, kuoguo thitima-ĩ nĩyagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mũndũ ũrarehe ũmenyo na ningĩ waya citiagĩrĩirwi kũnyitithanio nĩ mũndũ o wothe, mũndũ ũrĩa ũranyitithania waya-ĩ agĩrĩirwo gũkorwo nĩ mũndũ ũramenya nĩkĩĩ areka, nĩguo gũtikagĩe na mũtino o wothe na nĩguo mwaki ndũkaumĩre, ũndũ ũcio nĩũrehaga mĩaki mũno kũnyitithanĩrio thitima nĩ mũndũ ũtaramenya kĩrĩa areka.